Ataasa apa ailong ena siai kiata eunore orkiek te murua ang. Na ore sababu nataasie ena naa kajo paatum endamunoto sidai te simu ai toonkolongi naaponu.

Ene tipat paas ena bae amu ore ena naa biashara nalelek amu keeta ilainyiangak kumok amu ore kuna tokitin naa kinyiangi oleng amu inaitumiay toonkangitie anaake.

Ore emurua natii naa enoo laramatak niaku keetae osokoni sapuk loonkishu . Ore oshi ele sokoni loonkishu naa ole jumaa, niaku ore aramisi keponu iltunganak oingwaa nkadoru ,loota ngarin , oloota lorin sapukin , looponu ainyiangisho , oloponu amirisho. Niaku ore orkekun le jumaa naa osokoni sapuk oleng loo nkishu.

Ore enagira aasa tene naa ketii iltunganak emukunta , neeta nkaitubulu naunito . Ketii nkera , netii iltungank botorok, etii sii iltungank orook , netii lorook. Niaku ore enagira aasa tene naa nkaitubulu eunitoi tengumoto.

Ene tipat peasi ena siai amu ore ena daa naa kesidai te biotisho toltungani , neme iltunganak kumok si oasita ena siai enkiremore ena daa . Niaku ore piaku itipika iyie olchamba lino ,ore peoku naa indim atimira too mpisai sidan nimdim ataretie kewon.

Ore naaji enaiko tenaisum oltung'ani peyiolou ena siai naa kautaa naliki tipat ena siai, naitodol impishai tenebo ofidioi te youtube naitodolu tipat ena siai wenikunari.

Ore entoki naibelekenya oleng' ena siai tenkop ang' naa ketaa kutitik ilchambai, mookire aa sapukin anaapa. Niaku mookire apa eboluni nchoo meshomoito nepuo adaare tosero nepuo aok nkariak toorkejek anaapa . Etaa taata kenkuti nkishu eramat oltung'ani nikienoki ang', nisho endaa tiang', nishori sii enkare tiang'.

Ore tenkop ang' ena siai naa kebolo ilchekuti nchoo tadekenya nepuo adaari tosero, nirritae nchoo omemuto, neok sii enkare toorkejek, neshukunyie ade nchoo nkang'itie teipa.

Ore ena naa eramatare eng'wes empukunoto orbitir naa keramati tiang' naa ore ena ng'wes tene naa kitanakita nkera enyenak. Ore ena naa esiai naidim oltung'ani ataasa naa kidim oltung'ani ataretie kewon.

Ene tipat ena bae peasi temurua ang amu ore kuna kerra empukunoto e dopper naa kaisidai amu kesieku kuna kerra naa kemiri si iropiyiani kumok naa tenimiata ninye oltungani ewueji sapuk naa indim ataramata tenkiti wueji ake amu ore pishet enaaji nimooki aitoti kuna kerra tiatua enaaji nemeyieu olchamba sapuk amu mookire ipang apuo adaari anaa kuna kerra apa e kienyeji.

Kenetipat olarmatani loonkera amuu iyiolo kuuna keera naa keeta tipat oleng amuu iidim atimira inkera, nimir sii kuulo papit lenye amuu keinyiang'i amuu keitonirirki inkilani, neitoburirki inamuka, orbenia, okulie tokitin aake kumok. Niaku oore eramatare e kuna keera naa enetipat oleng.

Ataasa eena baye naa oore sababu nataasie eea baye, naa inchere ooore eena motonyi naa kemuei. Niaku neikenokini eena aaji enye makeon, neishori en'daa teiine, neishori irkeek ometaba enaa neishiu peyie meipang'aake aalo ashulare inkulie motonyik, pee meitamanaa emueyian.

Ore enabae na sidai na kanyor nanu. Ore ena naa eramatare onkitejon tiang',keetae empukunoto onkitejon naramati tiang',na kesiai sidai ninye enitamoki inkutiti kera tiang' amu, kelelek amu enkaji ake eshetakini, basi nemookini taata aisho ibenek ata mpuka teninyang'uni nedung'idung'i nishori, wenkare. Neeku meeta ai gharama sapuk naidim oltung'ani naji atejo midim ataramata kuna ng'uesin tiang'.

Oore eena naa esiai nalelek, naa oore naaji oltung'ani leitu naaji iaas, tenayieu naisum, naa kaitodol, nautaa, metayiolo eneikoni peyie eramati kuuna ng'ewesi. Eneikununo enkaji wen'daa naishori. Naa kaidim naaji aitoduaa sii impisha, oo vidioi, ee you tube. Teneidimau ninye naa karik ewueji neramatieki, paitodol, pee eyiolou nainosaki sii tipat e kuuna ng'ewesi.

Oore enagira aasa teene naa ketii entasat naing'orita inchoo, naa keitodolu sii aajo kenganyuani pii, amuu kelio olchamba naa keitodolu aajo keiremisho, naa kenganyuani sii amuu idol aajo kiasita isiaitin enyenak pooki, enapita enkerai eenye.

Oore esiai enkiremore tenkop ang' naa keibelekenye oleng'. Amuu oore taata iltung'anak netaa jkeirem ilchambai sapuki. Mekuure aah inapa mukundani naapiki aake inkutiti daiki naanyae tiang'.Etaa keirem iltung'anak ilchambai sapuki neibelekenya sii impukunot on'daiki naapikitae ilchambai. Niaku eibelekenye esiai enkiremore oleng'.

Kenetipat enabaye teneasi tenkopang' amu kore ilnyanya naa keitumiai teyierare anaake nindim sii atimiraki lelatia lino. Kore sii naakeyou neramati esidai pee mejing' emuoyan amu nepurda.

Ore toneitu eiteru oltungani ena siai naakeisidai peeta eng'eno naipirta eramatare oolotorok, kaisidai sii neyolou oltung'ani osokoni lomiraki naisho enyenak teneitayu. Nake sidai sii tenaaku etanape oltung'ani neeta mpisai naitosha enkiterunoto ena siai.

Ore esiai nagira aasa tene naa nchere keetai ng'uesi nemegirai aramat esidai. Ore sirkon naa ng'uesi naaramati tongang'itie neret iyiok oleng' tialo esiai. Kake keishiaa ake sininche naake eramati nemeitaasi esiai sapuk oleng, ore naaji peeinepu ilopisani loitasheiki biotisho oo ng'uesi intaasita ena isirkon naakeibai, naakeiba sirkali e Kenya.

Orena baye naa enetipat temuruang' amu ore eramatare e kuna motonyi naake esiai sidai amu keitasieku mpisai amu kesioki aabulu neeta siii sokoni toontauni sapuki neaku embaye sidai peeasi temuruang'.

Ore siai nagiraasa tene naa nchere eketasha enchan sapuk oleng' metaa keirragita ake enkare tosero. Kelioo sii ajo ketanang'ua enaare isinkirr aitung'uaa ilkejeke metaa keirragita ake tosero. Keitodolu ajo kenchan sapuk ena natasheikia ene.

Enetipat peeasi ena baye amu ore enkiremore olmishele toolchambai sapuki neenetipat oleng' amu keidim atimiraki inkuapi eboo nikitum impisai.

Ore tenduata ai nanu enkang' sidai naa enkang' natii eseriani. Naa pooki ake peetumi eseriani tenkang naa tenetoni iltung'ana tolning'o. Netoni aashipa neshipakino olikai olikai, neidim taata kulo tung'ana ataas esiai tenebo neret ate anaaolmarei. Ore inaang' nekijo enkang' sidai.

Manyorr nanu enabaye. Ore ele sindanu ouditoi enadaa nemeishiaa anu keyau enyamali te biotisho oltungani adake olo anya nena kiri.

Ore ena bae naa enetipat amu, enkoitoi nalelek ena nayiolounye olaramatani nkishu enyanak. Menyaanyukie enapa naa kemishiri nkishu amu ore ormishire naa kiinyal olchoni lenkiteng'. Ore si emponoto onkishu, na kinyal sininye inkiyiaa onkishu. Neeku enetipat enabae amu, kitelelek esiai olaramatani peyiolou inkishu enyanak.